Nĩndaihũrĩtie kuoya huduma namba na ndathiĩte hũdũma centre ya Nyĩrĩ, ngĩrĩkĩrio na ngĩheo karatathi ga gweterera, no itanacoka kuo kũmĩoya-rĩ gũkĩanĩrĩrwo atĩ igoti nĩrĩagiria ũhũthĩri wa namba ĩyo, tondũ ndĩtĩkĩrĩtio nĩ gatiba kogwo niĩ ngĩona ta ũndũ ũtararĩ na ũtheri na ndiacokire kuo kũmĩgĩra, kogwo ndũrĩte itarĩ nayo, na arĩa ndanona me nacio-rĩ ndirĩndamona magĩcitũmĩa handũ kogwo ndingiuga nĩikoragwo na bata o na hanini.

Kũrua kwa atumia harĩ ndũrĩrĩ cia Maathai, Gĩkũyũ na Kalenjin, nĩ nyonaga arĩ ũndũ mũru na mũhĩtũke nĩ mahinda mũno. Wa mbere, ũthuthuria ũrĩa wothe waneekwo gũtirĩ handũ wonanagia atĩ kũruithia atumia nĩ gũteithagia o na hanini. Na o na kwonanagia atĩ mũtumia ũruĩte nĩ akoragwo na thĩna mũno akĩgĩa mwana na amwe o na nĩ makuaga. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kũruithia atumia gwĩkagwo kũndũ o na gũtaramenyeka, rĩngĩ nĩ kũndũ kũhithe, ti mandagĩtarĩ mareeka, rĩngĩ o na indo irahũthĩka nĩ indo ciĩna gĩko na irahũthĩrwo, akorwo nĩ kahiũ, nĩ kamwe gakahũthĩrwo nĩ andũ aingĩ kwoguo o na mũndũ no ume kuo na mĩrimũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũbatairwo nĩ gũkũmithio na ona arĩa meekaga guo rĩ, nĩ mabatairwo nĩ kũoerwo ikinya rĩa watho.

Mũndũ angĩenda passport yake yume naihenya rĩ, andĩkaga marũa kũrĩ obici ya immigration ũkamera gĩtũmi kĩa ũkorwo ũkĩenda passport ĩno yaku yume naihenya mũno, rĩngĩ nĩ mũndũ ũrathiĩ gũthondekwo tondũ nĩ mũrwaru, rĩngĩ nĩ mũndũ ũrathiĩ macindano na marĩ hakuhĩ kũambĩrĩria, rĩngĩ harĩ ũndũ ũrathiĩ gwika na ũndũ ũcio wĩ hakuhĩ kwambĩrĩria, rĩu ũkwandĩka marũa ũmere ũguo na ũcoke ningĩ wĩkĩre fomu kana kĩndũ kĩandĩke gĩa kuonania nĩ ma, akorwo rĩngĩ nĩ maratathi ma ndagĩtarĩ makuonania nĩ guthiĩ ũrathiĩ gũthondekwo naihenya, akorwo nĩ macindano ũmonie rĩrĩa makahanĩka, akorwo nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ũrathiĩ gwĩka rĩngĩ kwĩna graduation ũmonie nĩ yaarĩ, ũguo. Rĩu wamane irĩ cierĩ nĩmeguthiĩ na marore na ũrutangĩrio naihenya.